Ore na ena ashu nai entoki nalotu ndamunot tanadol ena na esiai enkiremore adolita oltungani oshomo emukunda ashu nai nelo olchani nelo aitau irnganayio neaku ninche egira akesu nelio ajo etishipe eletungani oleng amu egira akweni nchere kesidai esiai naasita, elelek epuo nai kulo tolitin ayaki ropiyani nelo na aaku naa kesidai esiai enye tialo enkipirta lekulo nganayio ogirai aitau tene

Ore nai oltungani oota lchambai nepuo nai website eserkali enoshi naji e citizen nepuo ninche aitau mbala nai napuo na e aitumia peyie elakie kodi ololoshambai neaku ine nai ake epuo nepuo aiput nai nkarn enye arashu ntokitin pookin nai nayieunyeki nepuo na aitaunona pala pepuo alakie kodi olchambai lenye, neaku kelele ake nona barikinot epuo asujaa

Nai aata arashu nadol ajo aisuuji arashu aisapuk olchafu tiatua enkaji ai, naakiti erishata naata palo naa aisuj, naa aing'asa naa aing'uraa ajo kanyioo entorrono oleng. Kanyioo nairragita nai nemenarikino netii inewueji, natumoki aigutie, tenaa kerruat, naitobir. Tenaa kentokiting, naituk. Tenaa akeyie naa kenkaji nimituko, naituk naa nai naas naa esiai torronok oleng tenkaraki ina rishata kiti, naata.

Esiai taa ena enkiremore adolita ajo akitau irmaisurin taa kulo leton aakutitik ,ore nai eningo peisum oltungani pelo na atum enkariano enasia na pidumu arik emukunda ninapita taa empuku ekulo niutaki enikoni teneturi enkop, niutaki enikunakini empeku enkop niutaki na eneba enkitalami napuoi na apik e kulo tokitin ilo autaki enikunakini enkare nilo si aliki irkiek oyieu na kuna aitubulu pepuo angadie ninche moyiaritin, neaku nejia nai ake inko pelo na sinye ilotungani aariyanu.

Ee aidim atolimu ajo kanyio naloito dukuya tene, adolita na esiai enkiremore arashu eramatare emukunda, adolta esiai enkiremore napaasha eetae enda naitumiai embolea naingua nkishu neetae enda naoshi irkiek nainyanguni nonapoleani ashu lolokiek pepuoi na aosh, neaku kuna napoito dukuya enda nai esidai oleng naitumiai ntokitin onkishu amu elelek meeta nai batisho tialo oloingangi alangu na kuldo kiek opuoi aosh nai nkaitubulu.

Esiai ta ena enkiremore ontokitin naijo kemaua arashu ke sunflower ninye ena naasita enatangile na kibelekenya enasiai tenkop aang amu engas ninye aaku meas enkop aang enasiai aanchere me sidai entoki naji climate melo anyor embulunoto ekuna tokitin neaku keyieu ewoi nimirowua oleng neyieu ewoji natii enkare, keyieu nai eramatare napunyakini naa pemelo na ainyala amu akeseki ainyala ninche oleng neaku ninye ena naloito dukuya nemesapuk enasiai tenkop aang.